Ore taa ena enabae, naa eunoto orkeek. Kajo nanu ibelekenye enabae tenkop ang', amu etaa kitai keunitoi irkeek, tenkumoyu. Naa kegirai ailepunye ormanyara teneuni irkeek. Neeku ilepua enabae tenkop ang', amu etaa kekita iltung'anak aunisho aun irkeek, lopashipaasha. Naa kajo nanu ina esidano.

Ore ebae nadamu tenadol ena pisha, naa kangas ninye adamu emukunta, nadamu irpaek neaku naa esiai ena natuunishoteki, nipalilia olopeny arashu neingor ometabau nebau enaa enewueji kulo paek. Neaku naa ore etoki naidim atejo naa kadamu eunoto oorpaek teneuni toolainini ashu tenitushul okulie puka, ashu tenitushul oposhoo, naa kesidai sii teningor ekiremore ino piitum naa anoto irnganayio aasu ekikesare sapuk enaa enaishiakino neaku ina toki endamunoto nadamu tenadol ena siai eunoto oorpaek.

Ore taa ena naa, kajo nanu orbuket ele lorbaribara. Orbuket ele lotupukuo otoshoo ematatu etoosho oltukutuk ololoito duake ninye. Neaku kajo nanu ore etoki nadolita tene naa, ebaiki naa keterewa kegira kulo deravani arewuosho carelessly ashu megira aingor aisingatia Sheria orbaribara. Neaku ina bae nanu aidim atejo naa, ina bae aidim atadamu tenadol orbuket lorbaribara nebaiki neitu eiko ele netemere ashu netooko irkeek lomera, loitemerisho kulo derevaani. Neaku ebaiki netii obo lenye otooko irkeek loitemerisho. Neaku ina bae nanu aidim atejo tenadol ena siai. Naa orbuket ele laa keyieu nepaashareki.

Ore taa entoki etipat peesi enasiai naa, kesidai ninye teneturi igumot, nitalalai igumot sapukin naunieki irkeek, pee etumoki naa olchani anoto enaduo woji nebulunye, na kepuo si intona atoni esidai. Nibung' enterit tesiokinoto. Na yiolo si tenesha, na kidim enkare atushumayu tenaduo gumoto. Pemeseki naa aladuo shani atoyu. Na aisidai si tenepiki enterit, enaa enaishaakino. Petumoki naa aladuo shani atubulu, meeta golikinot. Naa ketumoki aipilipila tesiokinoto. Neeku enetipat ena bae nataasa kulo tung'anak, atur egumoto aitalala. Petumoki enkare, atushumayu tenkata enchan, asu tenebukokini enkare.

Ore taa ena siai naa kajo nanu enenkiremore, negira ele tungani aitasho, peetumoki .idipa airemosho. nerish ena duoo puka enye emukunta enye, aitumia Kuna tokitin orpaek. neeku naa ore, ena bae naa kenetipat amu, mitoki ninye enkare ashorll enterit. nemitoki ashumaa. keeku ketum ake, mimiea ashu Kuna peeku kutitik. ketum enkare te sidai. metii egolikinoto. neeku Ina bae naitishipisho tena pisha.

Ore taa entoki nadol ashu nadamu tenadol ena pisha, naa kadamu ajo oltungani ele otii ninye biashara nanap nkariak .Neeku kitayu enkare tenaduo weji nelo aokunyi ainyangu, nelotu amiraki kulo lemeeta. Neeku keesa ena bae toompuloti ashu tookulo tungank ogira amany nkajijik naalaki. Neeku etipika ltooi lenyenak enkare ,pee elo naa aingoru customers ashu iltunganak loinyangu enaduo are enye. Neeku keesa ena toowejitin nemetii nkariak sanisana.

Ore taa entoki nadol tene na county assembly e kisumu ayilo ene na ewoi napuo kulo kansolani aishooyo nduat enyebashu ibung intomorotin neaku ino kengejuk neaku ebaki ake na ketaboloki ashu keteshetaki neaku inasia aidim atadua tenewueji

Ore taa enabae, naa enetipat ena tenkop ang. Amu, ore ninye ena naa pampers, ashu enoshi toki naenieki enkerai, petumoki aitayu choo nepik ashu nkulak nepik, nepik atua ena pampers. Neeku kemitiki olchafu, wasu kemiti inaduo choo, eshurtaa olchafu tiatua compound asu tiatua aji. Neeku enetipat ena, naa tenidip enkerai aitayu choo, asu nkulak, naa kesidai nai tenitaini, nishopokini enkae. Nenang'ari ena tewoi nishaakino, asu te choo, asu tenemeetai choo, na kidimi ake atapej. Neeku enetipat enabae tenkop ang'.

Ajo taa nanu ore empalai nayieuni ,tenoshi kata igira aasu. ashu tenoshi rishata igira aing'oru egari eNTSA naa enoshi palai naji driving license .osii enenkisuma ino. neekh ninye naaji Nena pala naaji eyieuni pee etumokini naa aigurai ena itii certified arashu nchere keishaakino pee ekinchorita ena siai. ashu kishakino pee oreu egari. tolabaribara. paa teninotoko ashu tenetaa. inoto aimita enaduo toki nayieu ninche. naa ekeidimi aiishoo terewa egari e NTSA .tenaa kishoruno license ashu nkardasini inonok enkisuma.

Ore taa ebae nadamu .ore ninye kwanza naa kitodolu ajo kesidai naaji teniata enkipande, ashu teniata naji passport iloito irkulie kuapi. ashu impangita boo Kenya. neeku ene tipat enkata enkipande enkop inyi iloito enkae kop. niningua Rwanda ashu tanzania.aa Uganda. neeku naa ene tipat tenkata enkitampulisho. torpolosie pee intoduaya ajo ira ele Kenya ashu ene Uganda ashu ene rwanda. neeku Ina bae aidim atadamu tenadol ena pisha.

Ore taa ena siai naa, kajo nanu enoor nyanya ashu biashara ornyanya. Naa kesidai naaji teneasi ena biashara. Neaku ore taa enikoni tenitobiri naa ingas oltungani aun irnganayio lornyanya, yiolo pee ebulu ninguraari netii irkeek lopiki pee etumoki naa aitapashaa imoyiaritin. Ore tenebulu neikesuni ajo naa nanu nitapashi ashu ni soti ilooto oliito nepiki kando kando pee minyala naa eton eitu ebaya osokoni. Neaku ina ine ina siai eikoni teneitobiri ena siai ornyanya.

Ore taa kuna selengen naa kegira aidumisha tamaduni enkop enye amu, kajo nanu ne Rwanda. Neaku kegira aidumisha ashu, abaiki neranyita osinkolio enaihusu utamaduni enkop enye ashu orkerenget lenye. Neaku ina damunoto adamu nanu tenadol ena pisha naa, kelio sii ajo etishipate egira aranyisho ashu eeta etoki naasita pee itoduaya enaduo utamaduni ashu osinkolio logira arany. Neaku ina siai naa inatoki aidim atejo ashu inadamunoto aidim atadamu adolita ena pisha.

Ore taa enaa naa kajo nanu mtangazaji ena, eh tv. Naa enetipat teneetae watangazaji tolosho ashu to losho lormasae otolosho le Kenya . Eetae noo njot pookira lolewa onokituak. Neaku enetipat ena bae amu, enetipat enisomea enkerai etito peeku sininye journalist ashu kulo watangazaji kulo lolimu ikulo lolimu intokitin nagira apuo dukuya te Kenya ashu, to losho. Neaku enetipat tenikiata iltunganak laijo kulo te losho lang lormasae.

Ore taa etoki naidim atadamu tenadol ena naa, kajo nanu keeta irkeek loitobiritae lee loo weujitin nepaasha. Neaku naa, utamaduni ashu orekie loitumia apa iltunganak peetum irkeek ashu pee isag inaduo tokitin nayieu peeku keneneg ashu peaku kenana peetumoki aitobira.

Ore ena naa enkikenata, naikenaki nkera tolosho le Kenya, tolari le twenty-ten, ampaka twenty-twenty. Neeku naa enkaisabu ena naasitai, petumokini atayiolo ajo tiasiana etoponari inkera.

Ore taa etoki nagira aasa tene naa, enkerai ena natii sipitali, nagirae aipim nagirae aipim eneba esukari ah eneba eh nkirowuaj, ashu tenaa keeta shida oltau. Neaku naa, ina siai nagira aasa tene weuji.

Ore taa enasiai naa kajo nanu iltunganak leafya ashu kulo loji community health promoters, ashu iltunganak lenscofa ashu iltungak leamref loetuo ena enavillage peponu aining ingolikinot nagira kulo tunganak aimaa ashu neponu aitengenisho ntokitin naret oladuo, oladuo kerenket wenaduo murua niaku ina inasiai nagira aasa . Tenadol nanu enapisha naa inasiai agira adamu ashu ketii iltunganak loetuoki aitengen ashu autaa naa intasati ninye kuna enaa enaitodolu enapisha.

Ore taa ena bae naa, kajo nanu ilarikok kulo loidipa etumo neaku, etii enoshi rishata nagira anya endaa ashu, kegira anya ilomon. Neaku kitodolu ajo idipe etumo naa kegira aininingisho netii logira anya ilomon, netii lowokito breakfast ashu enkare egira aanyu enkae tumo miteru.

Ore taa ewuatai ashu inyamali natii wuejitin olchamba naa ajo nanu kegira ltungana aoro, aara agira aoro ilchambai, naaku nemesidai naaji ina amuu keitanyamal naa kulo tunganak oomena ashu inkolia naa majo kesidai ina siai.

Ore tenewueji, naa kajo enkipindi ena nakita aendelea, asu iltung'anak kulo lokita anya stories, asu loota entoki nakita aimaki. Ebae, nakita aimaki. Neeku inatoki aidim atolimu, ajo nyoo nagira aasa tene naa etii si eldala nakira, aendelesa kulo tung'anak.

Ore taa ena siai. kajo nanu ime sapuk e a siai tenkop ang amu, keng'as ninyee aaku megirae iltunganak aitumia Kuna shooi, aashu Kuna shoi natonieki. kuna naata igumot ake eetae te nkumoi. neeku, naa kisumi sii kake oloshi kifagio eitumiae. oloshi loo nkeek. neeku ime sapuk ena bae te nkop ang. kake ebaiki negira ake ailepu.

Ore taa ena siai nemesapuk oleng' amu ajo nanu megira iltung'anak aapuo kulie kuapi neeku mee sapuk ena baye tenkop ang' amu eton itu iipang' iltung'anak.

Ore entoki nadamu nanu tenadol ena, naa adamu enkisuma, nadamu si ele turrurr oitasheki enkisuma tolosho le Kenya. Ashu naitasheki mtihani ,osukuulini napaasha. Ah secondary asu ena sukuul eabori, asu ena sukuul eshumata. Neeku olturrur ele oitasheki enkisuma, tolosho le Kenya. Naa ninche lo aakikisha ajo meetae empurrore, tiatua tolosho. Naa kisaidia si metaa, keetae kirisio arashu ketum oltung'ani imakisi naishaakino duo petum.

Ore iwuejitin nayiolo naanyor enkong'u tele osho le Kenya naa enkop e Maasai Mara, kesidai amu ketii ing'uesi, netii sidai olmanyara leina kop. Ore sii enkop e Naivasha naa kajo etii enaiposha naa kajo eitiship enkong'u. Ore sii ene wueji naji MahiMayiu, engumoto ashu eneng'ot naabore naake eitishipisho tenidol, kenyor enkong'u. Ore sii enooshi wueji naji Indian Ocean te Mombasa, naake sidai siininye, ata Embaring'o tenidol enkare naa keitiship enkong'u. Ore sii oldonyo le Kilimanjaro naa keitiship sii ninye enkong'u. Ore sii kuna msitu aso kuna wuejitin naji Karura forest, nena wuejitin naake pookin intimi naake eitiship inkonyek.

Ore ena siai naa kajo enoormakakani. Ore engeno niyieu naa piilo sukuul, enedip enkisuma eabori nilo enkisuma enaa, eh pirimari, nilo sekondari, nilotu sii Alo nilotu alo ena sukuul eshumata nilo aisomea esiai oormakakani. Pee itumoki ariyianu piitumoki aitobira iltukituki teninyiala, nitobir sii igarin. Neaku ina bae naaji ashu, ina ngeno naaji ishaakino pee iyata. Neaku mee pooki ngae ake naas oltungani oshomo darasa nelo aisomea ena siai.

Ajo taa nanu enetipat ena bae temurua murua amu keret nkera metayiolo oltungani enaduoo talent naishooki. naa keret sii menotito enyora. ashu naboisho te sukuul. naa ketum sii aitumia talent enye pee eesie ntokitin, sapukin. naa ikilepunye sii enkisuma te sukuul. nulepunye enkarna enaduoo sukuul tenneku ishinda. neeku ene tipat ena bae teneishori nkera meigurana Eton aa kutitik.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena pisha, Nas kegira sirkali Kenya alimu orekie ashu enkoitoi, naidim iltunganak le Kenya aanotie services,e kenya. neeku keitumia ena oitoi ee e citizen peyie edolie ashu eidim aanoto services eimu olmutandao. ashu eitumiae isimui olaputopi. neeku inasiia aidim atejo. ninye adamu tenadol ena pisha.

Ore entoki nadol tene naa eselenkei ake ena, mayiolo enkarna. Neeku eselenkei ena, nai rembesha keon asu naelare kuna tokiting oshi naelekie inkomomi. Neeku ina, inatoki aidim atolimu tenadol ena.

Ore ena pisha, naa ena sukuul kitoki ashu eshumata naji Nairobi university, ninye egira ai advertise ,ashu ninye egirae aitodolu tena pisha. naa olmuhuri ele outodolu oshi Ina sukuul. neeku ene shumata oleng. neeku Ina toki aidim atolimu. naa kisidai Ina sukuul amu eisumea ntokitin emaana. nilptu aaku oltungani letipat te maisha. amu iyariyianu, amu kitengenishoi te sidano. neeku Ina toki aidim atolimu tenadol ena pisha e university of Nairobi.

Ore taa sukuulini naishori sawadi. naa ore ninye ene dukuya naa teneyamisho iltunganak, ashu osiruae nkiyama naa kishori sawadi. ore sii enkae toki teneyau oltungani enkopiyia shu tene graduate Nas kishori sii ninye sawadi. iltunganak lelatia ashu iltunganak lotaaniki. ore sii te emurati, nkayiol Nas kishori sawadi oo ntare. ore sii teneini enkerai, enye. naa kengorokini ngotonye, nishori sii ninye sawadi. naa kajo nanu enetipat teneishori oltungani pongezi nejoki itaasa esidai. neeku lelo siruai naaji idimi aisho oltungani. sawadi.

Ore taa entoki naitiship tene naa ilo adol kulo yekenyi ,egira aanya edaa.,naa egira sii ashipakino. neeku Ina siai. naitishipisho. neeku tenidol iyekenyi, ashu Kuna kulie nguesin egira ashipakino. enaduok daa naishoritae.

Ore taa esiai nagira aasa tene, naa kegira Kuna tasati aashet, inkiodoni aitumia kulo beads negira sii aitengena vile nashet oltungani enaduoo bene. naa kisaidia ninche te biashara. amu kemir oltungani netum, iropiyiani, nemiraki ilashumba, ashu iltunganak le kenya. neeku ene tipat ena siai naa sita kulo tunganak Lene wueji. neeku kaidim aatejo enetipat naa keishaakino neyiolou sii ninche kulie tunganak pee etum sii nimche intasati eropiyia ,pee epuo esiai oo nkaik enye.